Ma en puodho mar bando, bando opong'o puodho niendi bang' japur tiyo kod kinda kodoyo kendo ko puro maonge yueyo. Bando gieki ka osechiek to ibiro kegi kigologi e puodho ka itero gi e chiro

Chiemoni iloso tieng' diriyo. Mokuongo ichuake ichuake dakika apar nyaka apar gabich. Kosechuake to ichame kod chumbi kaachiel kod nyanya gi kitungu gi apilo mong'ad matindo tindo. Mar ariyo en ni ichiele kod mo. Mae itimo ka ikawo tong' to itoyo e san bang' mano to ikawo mo to iole sufuria kasto ing'ado kitungu , kiseng'ado kitungu to iolo tong'no endo ei sufuria kanyo kata pan, achiel kuom gi mayudore. Bang' timo mano to iweyyo tong'no chiek, ochielore gi kitungu gi morno eko kaeto iloke. Nitie joma ohere ka oonge nyanya, nitiere joma ohere koket nyanya koro yiero en mar jatedo. Inyalo medo nyanya ewi mo mane chiek gi kitunguno kata inyalo chame achama kamano bang' keto chumbi.

? ni endi nitiere chumbe ma ogeng godo kar donjo mar od gorofa ni endi, sign post ni bende chumbe molose godo kaachiel kod rangi ma owiche.

An ahero maembe ma osechiek madongo ma iluongo ni dodo. Ahero dodo nikech en gi ndhadhu mamit kendo oduong' maber ma inyalo kichame to iwinjo ka iyieng' inyalo riyo kode nyaka seche ma ang' imanyo chiemo moro

Pur mar alot kelo ohala mopogore opogore. Ja ohala ka oseng'uedo alot motero e chiro to oyudo omenda ma onyalo konyore godo. Kendo pur mar alotni endi osemio jii, jo aluorani tich. Ne jomaongegi tich gibiro to gidoyo, ka gipuro puodho ka giiko puodho ne pitho manyien kasto ichulogi, gimbe giyudo kaka ginyakonyore .Pith mar alotni kendo ogeng'o dang'ni mar loo ma seche ma koth chue tigolo loo kamoro achiel kitero kamopogore gi kama nentiere no endo.

Owuoyo e loko, e lokruok mar kor lwasi. Kor lwasi osebedo gi lokruok mopogore opogore e higni mathoth mosekalo. Mae timore kaluwore gi tije ma watimo, kendo gi kaka warito alworawa. Oseyudore ni ng'enyne liet, liet omedore gi gi ata malo ma mani malo mohingo kaka ne en kanyo ne en chien kanyo. To kendo koth be osedok piny, kaluwore gi kaka jopiny osebet ka tong'o yiende to gikoso pidho bang' tong'o yien, bang' bang' tong'o yiende ma gitong'o e bunge go eko. Kendo wachore ni muya mawayweyo sani bende osebeto osebedo gi chido mang'eny, ni ok en muya maler mopogore machal gi muya mane wayweyo higni mia chiel gi wiye mokalo.

Mokuongo nyaka ibedi ni in jalony enyiedho, kendo inge'yo kaka onego bed ni itugo gi dhiang' mondo miyo o oyie mondo onyiedhe. Mar ariyo gima ndo ma iole chak nyaka bedi kendo obed maler. Mar adek tol mi, uno ma itweyo godo tie dhiang' machien bende nyaka bed machiegni. Mano itimo itimo kamano mondo mi kik ogwe ndowo mar chak minyiedhe chagni endo. Mar ang'wen nyaka japur kata janyiedho bede gi gima obete kata kom moro mobete seche ma onyiedho nikech ok obi nyiedho koguom e seche mang'eny. Kendo mogik dwarore ni dhiang' seche ma inyiedhe timiye lum moro, kata imiye, ing’ado ne lum to ochamo seche ma inyiedhe mondo omi ogol chak mang'eny.